Thogora wa mũtũrĩre nĩ ũhaicĩte mũno, ũkona atĩ thogora wa indo nĩ ũhaicĩte tondũ ũngĩthiĩ na ngiri nduka-inĩ ndũkũhota kuma na indo nyingĩ, kũringithania na ũrĩa, na indo irĩa ũrĩngĩaumire nacio tuge ta miaka ĩtano mĩthiru ũguo, kuonania thikũ-ici indo nĩ igĩte na goro.